Kaalde cheko tukul chebo brookside lakini otinyee cheko chebo KCC ak chebo dairy milk aal choton raani amun kergee cheko choton ak chebo brookside koite koron koibu chebo brookside koinyeeib.

Mutyo missing' kastoma, kimaroo ole kwolndoun kweyot nekisorot, wekwon kweyot noton owolun kweyot nekararan soib agane noton kisorot tuket noton kioldewon ane.

Olemuch kotuyokee kokwet sinyokotilil ainet nemi tiong'ikab tumto ko kapchief, kitile tarikit nekituitos kondakakotuiyo biik kepaa tugul nyoketilil ainotok.